Njĩra ya gũciarithania macungwa ĩkoragwo na ũguni tondũ wa mbere macungwa maciarithanio nĩ magĩaga cama mũno, wa kerĩ nĩmambatagĩria thoko, nĩmambatagĩria mbei thoko-inĩ, na wa gatatũ nĩ makoragwo na breed njega mũno. Rĩrĩa macungwa maciarithanio rĩ, market yamo na thoko yamo nĩ yambatagĩra mũno tondũ ona nĩ magĩaga na demand nene thĩiniĩ wa thoko. Ta ũguo ĩyo nĩyo njĩra ingĩkorwo ngĩtarĩria ĩgiĩ gũciarithania macungwa.

Mbica ĩrĩa ndĩrona haha ndĩrona mbica ya makunũ. Makunũ maya nĩ maciaraga mĩciĩ-inĩ na makunũ makoragwo me mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kũrĩ makunũ mahũthĩkaga kũrugwo ta irio, na nĩ kũrĩ makunũ marĩa mangĩ ningĩ mahũthĩkaga marĩa maciaraga gũkũ rungu rwa mũtĩ makoragũo na thumu. Ta ũguo makunũ ti mothe mangĩrĩka, nĩ kũrĩ makunũ ma kũrĩo mahũthĩkaga ta irio na nĩ kũrĩ makunũ marĩa makoragũo magaciara na makoragũo mena thumu mũingĩ mũno. Ta ũguo ona mangĩrugũo matikoragwo me mega. Makunũ maya nĩ marĩagwo mĩkawa ĩno mĩnene na makũno maya nĩ mahũthĩkaga gũteithia mĩĩrĩ na carbohydrates na starch. Ta ũguo nĩ marĩ ũguni thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Haha nĩ ndĩrona hena strawberries, strawberries ici nĩ cihũthĩkaga ta matunda occasion inĩ kũrĩa kwĩna maruga na sherehe inĩ na mambura-inĩ, nĩ cihũthĩkaga ta matunda. Strawberry bado nĩ ihũthĩkaga gũteithia mĩĩrĩ tondũ ona kwĩna andũ arũaru makoragwo maandĩkĩirũo marĩage strawberry ici, cigateithia kuongerera mwĩrĩ thakame. Ta ũguo strawberry ici rĩrĩa igũkũrio handũ na nĩ ihũthĩkaga biacara-inĩ tondũ strawberry ga packet kamwe ka strawberry nĩ karĩ goro mũno toguo strawberry ici nĩ irutaga biacara, nĩ itũmaga biacara yambambatĩre na thogora wacio ũkoragwo wĩ igũrũ. Toguo nĩ igunaga mũndũ thĩinĩ wa biacara na ikaguna mĩĩrĩ itũ, na igacoka ikambatĩria thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Wa mbere ũkĩhĩhia ngwacĩ wagĩrĩirũo nĩ gũkorwo wĩna ngwacĩ icio, wa kerĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna makara, wa gatatũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna mwaki. Na ngwacĩ ici nĩguo ituĩke cia kũhĩa nĩ irĩ thĩna mũingĩ mũno ikĩhĩa tondũ wa mbere makara mau nĩ mahinyagĩrĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tondũ rĩrĩa ndogo ĩyo ĩkũhurutana ũkamĩhihia, wa mbere no ũgĩe homa, wa kerĩ nĩ ĩtũmaga mwĩrĩ ũgĩe na kĩndũ tũĩtaga ngaasi njũru yumaga thĩinĩ wa ndogo ĩyo kĩndũ twĩtaga carbon monoxide, na yaingĩra mahũri-inĩ maitũ mũndũ nĩ agĩaga na thĩna. Toguo ũrugi wa ngwacĩ na njĩra ĩno ya kũhĩhia ti njĩra njega ũguo no andũ no makĩrĩaga ngwacĩ ici.

Haha hena ũtũngata wa SHA, nĩe ndĩngĩmenereria ũtũngata ũyũ, nĩamu nĩnyonete wĩna wũigĩrĩrĩki mũnene mũno, tondũ rĩrĩa mũndũ agũkomĩa mũndũ thibitarĩ, SHA ĩno nĩ ĩramũrĩhĩra bill nene, SHA ĩno no ĩrahũthĩka kwĩ kũndũ kũrĩa nginya gũthiĩ nja wa bũrũri, na nĩ ĩrahũthĩka ũgathiĩ ũgetha ũtungata mathibitarĩ-inĩ manene. Togũo niĩ ndĩngĩhũrana na ũtũngata ũyũ wa SHA, tondũ nĩ nyonete ĩna ũmĩthio na ĩna kĩguni. Tondũ rĩrĩa mũndũ egũkomia mũndũ thibitarĩ, ona ũngĩmĩrĩha maĩta merĩ nĩ ĩrakũrũgamĩrĩra bill nene. Toguo ndĩngĩhũrana na ũtungata ũyũ wa SHA.

Rĩrĩ nĩ itomoka, na itomoka rĩrĩ nĩ rĩmenyagĩrĩrũo mũno nginya mũmera warĩo thĩiniĩ wa mwĩkũrĩre-inĩ tondũ itomoka nĩ rĩa bata mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ na nĩ rĩa mbiacara, nĩ rĩhũraga mbiacara nene mũno tondũ itomoka wambere nĩ rĩhũraga mĩrimũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ na itomoka rĩrĩa ũkũrĩtwara thoko-inĩ nĩ rĩrĩ na mbei ya igũrũ mũno tondũ andũ a mbiacara nĩ mathũkũmaga mũno na matomoka. Koguo itomoka rĩ, nĩ rĩa bata mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona indo ithatũ, hena ngima, hena ikorobia na hena mboga. Na haha nĩ ndĩrona ngima itũteithagia, iteithagia mwĩrĩ na gũĩkĩra hinya, avocado ihũthĩkaga ta magũta thĩiniĩ wa mwĩrĩ warĩa avocado no ta matunda bado. Nacio nyeni, ici cĩhaha, nyeni nĩ iteithagia mwĩrĩ na kuongerera mwĩrĩ thakame. Na nyeni bado nĩi teithagia mwĩrĩ na gwĩkĩra mwĩrĩ hinya. Na rĩrĩa ũkũrĩa irio ici ciothe nginya ngima, mwĩrĩ nĩ ũgĩyaga hinya na ũgakũra wega.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ngũona ũũ, wambere njambaga ngona ũgĩma mwega wa mwĩrĩ, tondũ haha ndĩrona nĩ yogati irathondekwo. Wa kerĩ, ngona mbiacara njega, tondũ rĩrĩa kwĩna kĩganda ta gĩkĩ thĩiniĩ wa itũũra, kana thĩiniĩ wa taũni itũ kwĩna opportunity, kana kwĩna mĩeke ya mawĩra thĩiniĩ wa itũũra rĩu tondũ, gũkũ andũ nĩ makwandĩkwo, na nĩ magũkorwo magĩthũkũmĩra ciana ciao, na kũgĩa na maũndũ, na maũndũ mao matũĩke ma kũhinga. Togũo nĩ ndĩrona mĩeke ya mawĩra thĩiniĩ wa ũndũ-inĩ ũyũ.

Motungata marĩa maheyanagwo nĩ Sacco to kũiga mbeca akaunti-inĩ, Sacco nĩheyanaga nginya marũni. Na rĩrĩa biacara ciĩ thĩ, andũ makua marũni nĩ mabucitaga biacara ciao. kwoguo hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ bengi kana Sacco ũkaheyo rũni, nĩtũmaga mũtũrĩre waku wambambatĩre, tondũ o na rũni rũu rĩrĩa ũgũcokia na bainda, nĩmakũheyaga shares thĩiniĩ wa rũni rũu.

Haha nĩndĩrona hena andũ a Safaricom, tondũ mena tũbuti tũhana twa andũ a Safaricom. Haha nĩndĩrona hena motungata ma thimũ kana nenda, andũ maronio kũhũthĩra thimũ cia internet tondũ ĩno ti thimũ nini, ĩ no nĩ thimũ ĩna ũtungata wa rũrenda. Na haha nĩndĩrona hena mũndũ wa kamera toguo, nĩndĩrona hena mũndũ wa kamera. Na nĩndĩrona hena billboard ya bengi toguo andũ aya no makorwo nĩ maũndũ ma bengi maronania, no makorwo maronania motungata ma intaneti na no makorwo bado nĩmaronania motungata ma ũthii wa na mbere thĩiniĩ wa nenda-inĩ cia thimũ.

Haha nĩndĩrona hena kompiuta, toguo rĩ, ũtungata ũyũ nĩ wa rũrenda, na rĩrĩa mũndũ akũhũthĩra rũrenda, nĩ rũhũthagia mĩtũrĩre ya mũndũ na nĩ rũtũmaga meciria ma andũ mandandũke. Rĩrĩa mũndũ akũhũthĩra rũrenda, nĩ rũmũonagia maũndũ maingĩ atoĩ na nĩ rũthomithagia mũndũ maũndũ maingĩ ma mũtũrĩre, toguo rũrenda rĩrĩa nginya mwana akũhũthĩra rũrenda kana mũndũ mũgima, nĩ arandandũra meciria make na nĩ maramũbundithia maũndũ atarĩ aramenya na mangĩ atoĩ, toguo rĩ, rũrenda rũrũ nĩ rũrateithia mũno mũtũrĩre wa andũ.

Haha ndĩrona hena arimũ na mwana ararutwo gũthoma. Reu mwarimũ wao nĩ aragerĩa kũmũruta mũtamukĩre wa ndemwa na rĩrĩa mwana ekũrũtwo gũthoma nĩ wega tondũ mwana ũcio nĩ agĩaga na meciria mandandũku. Mwana ũcio nĩ ahotaga gũthoma na kwĩyaria na rĩrĩa ahota gũthoma na kwĩyaria, mwana ũcio nĩ agĩaga na ũgĩ ũngĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ.

Kĩrĩa kĩ ngĩtũma wĩtigĩre kuoya ngombo bengi kana SACCO, nĩ gũkorwo mũigana wa indo iria wĩ nacio gwaku ndũrakinyanĩria mbeca iria ũrenda kuoya bengi-inĩ ĩyo. Nĩyo twĩtaga asset. Na bengi kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũma wĩtigĩre kuoya nĩ maciaro ma mbeca iria ũraheo. Ũngĩ heo mbeca cihambe na maciaro na rate ya igũrũ mũno. Na kĩwango kĩ igũrũ mũno, nĩ ũkoraga mũndũ ũcio nĩ aretigĩra kuoya mbeca icio nĩ ũndũ wa gũtahũo.

Haha nĩ ndĩrona hena mandagĩtarĩ, na ndagĩtarĩ aya mareka postmortem, kana nĩ gũthoma marathoma na mũĩrĩ wa mũndũ. Tondũ nĩ ndĩrona mena indo cĩa kũrenga ciĩga cia mũĩrĩ, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mandagĩtarĩ maya gũthoma. Tondũ amwe nĩ ũrona marorete kũrora, kĩrĩa kĩrathomithio handũ hau. Na ũndũ ũyũ no ũtũmaga andũ mamenyeke kĩríĩ kĩ manĩnĩte, kana kĩrĩa kĩ moragĩte, kana nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ĩramagia, kana nĩ ĩrĩkũ ĩramoragĩre. Togũo ndagĩtarĩ aya nĩ marageria.

Ũngĩbatara nĩgũcerera ndagĩtarĩ noũmũcerere na njĩra nyingĩ, ndagĩtarĩ athikũ ici kaingĩ ũngĩenda kũmacerera noũmahũrĩre thimũ, ũbuku mũthenya wa gũthiĩ ona kana ũkore ndagĩtarĩ thibitarĩ kũringana na mũtungata marĩa ũrenda gũtungatwo namo, ndagĩtarĩnĩmateithagia andũ namakarigita andũ mĩrimũ ngũrani tondũ wenda kũmũcerera kaingĩ noũthiĩ na njĩraa yaku ya mwanya ũndũ gũtarĩ na mũndũ ũkũmenya thĩna waku.

Haha nĩndĩrona hena ndawa, ndawa ici nĩitumaga mũndũ agiĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ndawa ici nĩitumaga mũndũ agĩe na thigari cia mwĩrĩ cikorwe cinahinya ,wakerĩ ndawa ici nĩitũmaga mũndũ ahũrane na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũka kũgia mwĩrĩ wake, ndawa ici ũgũo ciandĩkĩtwe ciagĩrĩirwe kũnyuo rita rĩmwe na cina hinya mũingĩ mũno nahinya ũcio nĩũtũmaga mwĩrĩ ũnaguo ũgĩe na hinya tondũ rĩrĩa ndagĩtarĩ ekwandĩka ndawa ĩyo yagĩrĩirwo nĩ kũnyuo mũthenya rita rĩmwe nĩronania ũritũ wayo na hinya wayo thĩinĩ wa ũtungata wa mwĩrĩ wake.

Irio ici nĩ cia bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ, wa mbere ciĩ na ngurubu ta ithatũ kana inya cia irio cia ndayeti ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩgũkorwo tũkĩrĩa, haha nĩndĩrona hena ngima ĩrĩa ĩtuongagĩrĩra hinya thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ, nĩndĩrona hena nyama, nyama nayo nĩyongagĩrĩra protein thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩno itũ, wa gatatũ nĩ ndĩrona hena mboga, manyeni nĩ mateithagĩrĩria rĩrĩa mũndũ arathiĩ kĩoro, rwa gatatũ nĩmateithagĩrĩria gwĩkĩra thakame mwĩrĩ na gũĩkĩra acid ĩtagwo yuriki thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ. Toguo irio ici nĩ cia maana mũno na ciĩ na ũrĩa irateithia mĩĩrĩ.

Indo iria ũngĩbatara thĩiniĩ wa wenji wa waru, nĩ ũrabatara icembe, nĩ ũrabatara banga. Icembe nĩ rĩa kũhuria waru ũrĩa wĩ thĩ. Nĩ ũrabatara banga, banga ni ya kweheria mũmea wa waru, na nĩ ũrabatara ikonia, ikonia nario nĩ rĩa gũbanga waru ũyũ. Nĩ ũrabatara maĩ, maĩ ni magũthambia ndoro ĩrĩa ĩthĩinĩ wa waru ũcio. Na no ũragĩbatara mbagi cia gũkua, mbagi iria irakua waru ũyũ. Ũcio nĩgũo ũndũ ũrĩa ũngĩbatara thĩinĩ wa waru ũyũ.

Ũyũ nĩ ũrimi wa hoho, wa mbere ũngĩbatara nĩ kurĩma hoho wambe ũkorwo wĩna mĩmea ya hoho. Wa kerĩ ũharĩrĩrie mũgunda waku wega, ũharĩrĩrie mũgunda waku wega, ũwĩkĩre thumu. Ũcoke ũtambie mĩtĩ ĩrĩa hoho mũmea ũyũ wa hoho wamera ũrĩtambaga naguo. Wa gatatũ wĩkĩre feterliser thiinĩ wa mũmea waku, ũcoke ũũhengere nabathi. Ndũgatumanie hoho ici mũno nĩ guo itige kũrĩanĩra fertalizer kana thumu ũrĩa we kĩra. Wa kana nĩ ũikare ũgĩkĩraga mũmea ũcio waku maĩ na ũũmenyereire na kũũthikagĩrĩra hĩndĩ ciothe.

Haha wa mbere hena ũhandi wa mĩtĩ. Mĩtĩ nĩ ĩtũmaga rĩera ritũ rĩikare rĩrĩtheru, wa keri mĩtĩ nĩ ĩtũmaga ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ ĩtũmaga andũ magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wa gatatũ mĩtĩ nĩ ĩgucagia mbura. Wa kana mĩtĩ nĩ ĩtũheaga mbaũ iria cithondekaga indo citũ. Wa gatano mĩtĩ no ĩteithagia na gũthondeka rĩera rĩrĩa andũ marahuhia. Wa gatandatu mĩtĩ nĩ ĩhũthĩkaga ta matunda, nĩ ĩhuthĩkaga ta mboga, na mbandũ no ĩhũthĩkaga ta ndawa. Toguo mĩtĩ nĩ ya maana mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ.

Ũndu ũyũ ndĩrona ũgĩkwo haha ndĩrona ũyũ nĩ, haha hena mathomo marathomwo ma ũmemerekia. Na kĩrĩa gĩatũma menye nĩ ũmemerekia nĩ macini icio mekĩrĩte matũ, toguo haha hena ũrutani mũnene mũno. Ciana nĩ irarutwo kũmemerekagia na njira ya, ya macini cia rũrenda. Na haha hena gĩthomo kĩnene mũno tondũ hau no ho mwana angĩũka onere mawĩra, na agĩe na gĩthomo kĩa kĩrathi kĩa igũrũ

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha nĩ ngo'mbe na ngo'mbe nĩrĩ ũteithio mũnene mũno thĩiniĩ wa mũciĩ, wa mbere ngo'mbe nĩ ĩtũteithagia na gũtũhengere iria, wa kerĩ ngo'mbe nĩ ĩtũteithagia na gũtũhengere nyama, wa gatatũ ngo'mbe ũrĩa ũkũmĩendia no ĩkũhengere mbeca njega na nĩ ĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa mbiacara, no ũige mbucĩri rĩrĩa ũkũrĩithia ngo'mbe ta ici. Ngo'mbe ta ici nĩ ĩkũheaga ũteithio wa kũrĩma mĩgũnda, no ikũhe ũteithio wa gũkuua mĩrigo, toguo ngo'mbe nĩrĩ ũteithio mũnene mũno thĩiniĩ wa mũciĩ,

Haha nĩndĩrona hena ũkũria wa mũcere, mũcere rĩrĩa ũgũkũrio nĩũtũhega ũgima mwega wa mwĩrĩ, mũcere nĩ wa bata tondũ nĩwĩkĩraga mwĩrĩ hinya, wagatatũ mũcere nĩ ũhĩthĩkaga na biacara andũ aingĩ nĩ meandĩkaga na ũkũrĩa wa mũcere na wakana mũcere nĩ ũtũmaga andũ mahũthahũthĩrwe nĩ mĩtũrĩre tondũ nona biacarainĩ nĩũrĩ biacara ya naihenya na nĩũrĩ biacara ya kũrehee mbeca nihenya.

Wambere tũthiaga kũrorwa nĩ ndagĩtarĩ mĩrĩ itũ kaingĩ kaingĩ nĩ gũkorwo wambere, kwĩmenyerera mĩrĩ itũ rĩrĩa ũkũrora kaingĩ kaingĩ mwĩrĩ rĩmwe mũndũ nĩekoraga nĩaremenyerera mwĩrĩ wake, wakerĩ nĩ kũrorwa ũgima mwega waku wa mwĩrĩ harĩa ũkinyĩte, wagatatũ tũthiaga kũrorwa mĩrĩ itũ nĩ ndagĩtarĩ kaingĩ kaingĩ ona ũgĩbatara ũtungata wa ũrigitani tondũ tarĩũ angĩkorwa wĩna pressure wĩna kũhamba kwa thakame rĩmwe nĩwĩikaraga ũkĩroragwo nĩ ndagĩtarĩ kaingĩ kaingĩ nĩguo akamenyaga rĩrĩa thakame ĩigũrũ kana rĩrĩa ĩthĩ.

Ũndũ ũrĩa ũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ nĩ gĩthomo, andũ aya nĩmarathomithia andũ makagĩa na ũgĩ mũiganu wa kũruta mawĩra. Wa kerĩ, nĩnyonaga ũndũ ũyũ wĩ wa bata tondũ nĩũratũma andũ magĩe na mĩeke mĩega ya mawĩra, tondũ rĩrĩa ũgũthomithio nĩ andũ aya, o no o magacoka makuoye makwandĩke mawĩra thĩiniĩ wa thirikari, tondũ wa mbere rĩ rũrũ nĩ rũhonge rwa thirikari rũrathomithia andũ kũruta mawĩra, nĩguo macoke mamandĩke thĩiniĩ wa thirikari ĩ no itũ ya Kenya.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ ũthecani wa cindano, ũndũ ũyũ ũrĩa ingĩruta na ũthecani wa cindano. Wa mbere no nginya ũkorwo ũthomeire gũthecana cindano na sana sana, na mũno muno mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo agĩgũtheca cindano no akorirwo nĩ ndagĩtarĩ. Wa kerĩ cindano ici cirathecanwo no gũkorwo nĩ cindano ya njanjo, no gũkorwo nĩ cindano ya kũrigĩriria mũrimũ ta Korona. No gũkorwo nĩ cindano ya kũbanga ũciari, no ĩkorwo nĩ cindano ya mũrimũ fulani kana mũrimũ o wothe ũngĩkorwo ũgĩgũthĩnia.

Haha nĩ ndĩrona ndagĩtarĩ mena tũbuti twa white. Ndagĩtarĩ aya nĩ a thibitarĩ cia arũaru.Arũaru arĩa manyuĩte ndawa cia kũrebia, tondũ nĩndĩrona hena ciugo ciĩ na moritũ ma andũ acio magĩthiaga makanyua ndawa cia kũrebia makahatĩrĩrio nĩ cio. Ndagĩtarĩ aya nĩndĩrona nĩ a ũrigiti ũcio wa meciria ma andũ arĩa mahatĩrĩirio nĩ ndawa cia kũrebia makagĩa na meciria mathũku. Rĩu nĩndĩramona haha mahũrĩtwo mbica .Kogwo niĩ ingiuga ndagĩtarĩ aya, ũgima mwega wao wa mwĩrĩ wa kũrigita mũno nĩ marigitaga andũ arĩa mahatĩrĩirio nĩ ndawa icio cia kũrebia.

Bata ũrĩa ingĩona thĩinĩ wa ũndũ ũyũ ũcoretwo haha nĩatĩ nĩũtũmaga airĩtu magĩe na ũtheru, tondũ rĩrĩa mũirĩtu ena kahinda gake ka mweri agacoka akaaga nyamũ ici cia ũtheru nĩaguaga atĩrĩrĩkĩte mũno, nĩitũmaga airĩtu mangĩaga nyamũ ici ciotheru maigũe mena thĩna wa meciria na airĩtũ nĩ macokaga makemena kana akagĩa na thĩna wa hakiri ũkona nginya ndangĩhota kũmĩra mbere ya andũ kwoguo ũndũ wekĩte nĩ wa bata tondũ nĩũtũmaga mũirĩtu aigũe ena hakiri horeru ũndũ thĩna ũyũ ũngĩmĩkora atarĩ na kĩndũ ta gĩkĩ nĩekũigua akĩmena.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha nĩ ndagĩtarĩ na mũrwaru wake. Haha hena ndagĩtarĩ ena indo ciake cia gũthĩnja mũrwaru wake, nĩguo amũrute mwana ũrĩa wĩnda. Ũndũ ũyũ nĩ ũhonoraga atumia aingĩ mũno, tondũ atumia arĩa matahotaga gũthiĩ kũheo ciana wega, kana njĩra ciao cia ũciarai nĩ ngunderu. Nĩ mahotaga kũrutwo mwana na marutwo mwana makahota gu survive thĩinĩ wa mĩtũtrĩre yao na, kũhonora muoyo wa mũtumia ũyũ, na kũhonora muoya wa mwana ũyũ. Toguo ũndũ ũyũ no ũmwe mwega wa ũgima mwega wa mwĩrĩ.